Ngoragwo njokanĩrĩirie thumu wa mahiũ makwa mothe okorwo nĩ thumu wa ngũkũ, wa mbũri kana wa ng'ombe ciakwa, ũguo kĩmera gĩkĩambĩrĩria gũgĩcimbwo thumu ũcio ũgatukanio na tĩri na ningĩ rĩrĩa ya kinya hĩndĩ ya kũrĩmĩra tũhandĩte, mahuti macio twakũra tũmaigaga itinainĩ cia irio ciakwa makarigĩrĩria tĩri wakwa gũte maĩ na rĩrĩa twarĩkia kũgetha mahuti ma irio icio twagetha tũmatigaga mũgũnda ũguo hĩndĩ ya gũcimba onamo magatukanio na tĩri.

Ngari nĩ njega no nayo yũkaga na mathĩna mayo, ta bamĩrĩ-inĩ nĩ ũgũkora andũ nĩ maragucanĩria nĩ ũgũtũmĩra, ũgacoka ũgakora matũmĩri mayo ma mbeca. No nginya ũgakorwo na mbeca hau hau cia maguta na ya thũka no nginya ĩbatare gũthondekithio na kaingĩ ũkũroga nĩ rabatara mbeca nyingĩ cia gũthondekithia.

Rĩria ndona kanya ga kũhurũka nĩnyendaga gũthoma ng'ano cia kĩrĩkanĩro, tondũ nĩnjiguaga cikĩngenia mũno ona nĩnyendaga kwĩrorera thinema iria ngoretwo ngĩiga cia kuona hĩndĩ ĩrĩa kwĩna kanya ga kũhurũka, ona nĩnyendaga kũhũrĩra arata, andũ a bamĩrĩ arĩa tũterĩga kwaranĩria ngamenya maikaire atia.

Wathiĩ thoko ũkoraga o mwendia ena kĩbanda gĩake, na abangĩte kũringana na ũrĩa arona nĩguo ũkũgucirĩria agũrĩ kũrĩwe. Na ũkoraga endia aingĩ mena indo mũthemba ĩhanaine. Okorwo nĩ irio ũgakora aingĩ mena irio mĩthemba ĩhanaine. No kwĩna angĩ ũgũkora mena indo imwe ngurani, kana indo citarĩ cia kũrĩa. Na ũrĩa makoragwo mabangĩte maigaga indo ta nyanya kana ndimũ, kana ona matunda mamwe na na icigo na o gicigo kĩringanaga kana thogora ũguo no ũkore nyanya ina icigo ngũrani kũringana na thogora, kuma kĩrĩa gĩa thogora mũingĩ nginya kĩrĩa gĩa thogora mũnini.

Kĩhonge gĩa thirikari kĩa ũtũmĩri mwega wa bara, nĩ gĩkoretwo gĩgĩtangatha, andũ arĩa othe matwarithagia ngari na mena kandi cia gũtwara ngari, magĩrĩirwo macenjie kandi ciao, kuma kũrĩ iria ngũrũ, mathondekithie ingĩ njerũ, na makonania mbica cia icio njerũ ũrĩa ciagĩrĩirwo gũkorwo cikaire.

Ĩĩ nĩnyingĩrĩte nyũmba ya monanĩrio ya Kenya ĩrĩa ĩ Nyairobi. Waingĩra kũu ũkoraga indo cia kuma bũrũri ũtanagĩa wĩyathi, hĩndĩ ya kũrũĩrĩra wĩyathi na ona twagĩa wĩyathi ta bũrũri. Nĩũgũkora mbica cia maũndũ marĩa mahanĩkaga tene, nĩũgũkora nginya mbica ya mũtongoria wa mbere wa bũrũri ũrĩa nĩwe Mzee Jomo Kenyatta, na ona mbica cia maũndũ maingĩ maũndũ maingĩ mahanĩkaga hĩndĩ ĩyo na ona andũ arĩa mateithĩrĩirie kũrũĩrĩra wĩyathi. Ũgacoka ũgakora indo cia rĩũmba ta nyũngũ, indo ta ciondo, itairũ, andũ matikanariganĩrwo nĩ harĩa tumĩte. Ona kwĩna mabuku ma maũndu mahanĩkire tene, kwĩna mabu ciatũmĩkĩte mĩaka ya tene, ona marũa mandĩkĩtwo mĩaka ĩyo ya tene.

Ũhoro waku Kamau? Kwĩna mũndũ ũgũkwĩrĩte kwĩna thĩna wa intaneti? ĩratinda ĩkĩũra ĩgoka ndagĩka ĩmwe ĩgacoka ĩkora na ya tinda ũguo ta ithaa igima kuma kĩroko thaa ithatũ nginya thaa ici, koguo ona wĩra ndũrarutĩka. Ngũhoyaga ũtũrorere thĩna nĩ ũrĩkũ ee ũthondeke nakorwo kwĩna njĩra ingĩgũteithia nayo no ũnjĩre.

Thimũ nĩ irĩ mabata maingĩ mũno, wambere nĩ mĩario. Ni ũkũhũrĩra arata o na andũ a bamĩrĩ kana andũ arĩa mũrutithanagia na o mawĩra. Thikũ ici o na andũ nĩ maratũmĩra thimũ gũkorwo na mĩcemanio. Mũgatũmĩra thimũ mũgakorwo na mĩcemanio ya wĩra thimũ-inĩ. Ũndũ ũngĩ, thimũ nĩ ĩtũmagĩrwo gũtũma mbeca kana o na gũtũmĩrwo ũgĩtũmĩra Mpesa kana ũgĩtũmĩra o na bengi. Thimũ na nĩ njega mũndũ angĩkorwo e ũgwati-inĩ no atũme mabu ya harĩa arĩ na atũmĩrwo ũteithio. Ũndũ ũngĩ mũndũ e mũnogu no atũmĩre thimu gwĩkenia tondũ nĩ harĩ mĩthako ĩkoragwo ho na no wĩrorere thenema na thimũ. Thimũ nayo mũndũ no acoke atũmĩre kũgũra indo ũrĩ o harĩa ũrĩ okorwo nĩ nyũmba gwaku, ũkarora indo na ũkagura na ũgetia ũkareherwo o hau nyũmba. Ũndũ ũngĩ thimũ ĩtũmĩkaga nĩ kuongerera ũgĩ na gũthoma maũndũ merũ.

Aciari nĩ matũmagĩra thimũ kwaria na ciana ciao cingĩkorwo citarĩ hakuhĩ, nĩ ũgũkora mũciari nĩ andĩkĩra mwana kaũndũ karĩa akwendaga kũmwĩra tondũ wa kũmũhũrĩra thimũ, no kaingĩ ũkoraga mĩario ya aciari na ya ciana ti ũndũ ũmwe tondũ othe maciarĩtwo mahinda ngũrani, nĩ ũgũkora wĩta mũciari nĩ wandĩka kaũndũ na ndemwa nene mwana ageciria nĩ ũramũgũthũkĩra na mũkahĩngĩcana.

Thimũ nĩ ĩkoretwo ĩ kĩndũ kĩa bata mũno mũtũrĩre-inĩ wakwa. Okorwo nĩ ta kũhũra thimũ ũkaranĩria na aciari, arata, ĩkahũthia maũndũ. Rĩrĩa ũtarĩ nondũ wa gwĩka ũkaingĩra ũkerorera thinema, ũgathikĩrĩria rwĩmbo, wenda kũgũra kĩndũ no ũingĩre hau ũrore nĩkĩrĩkũ mũthemba ũrĩkũ mwega tondũ andũ nĩ makoragwo mandĩkĩte. Ũkorwo ndũĩ gũtũmĩra kĩndũ ũkũingĩra o thimũ-inĩ ũrore. No gũtirĩ kĩndũ gĩtarĩ mawega makĩo kĩagaga maũru makĩo. No njuge thimũ nĩ ndĩ ndekora ndorete thinema ngerorera ngaaga gũkoma ũgakora mũthenya uciũ ũngĩ wagĩrĩirwo nĩ kũruta wĩra na ndũnakoma, kana ũgekora andũ nĩ marakũhenia haria marĩ tondũ ũkorwo muma mũcemanie na mũndũ mũkaria na thimũ ndũramuona egũkwĩra akinyĩte hana na nĩ maheni tokorwo ona ndarĩ arauma nyũmba.

Gwakwa nĩngoragwo njĩkĩrĩte mawatho ma matũmĩri ma terebiceni. Ciana cia cukuru nĩ cĩũwĩ thikũ irĩa marathiĩ cukuru terebeceni yakagio thaa ĩmwe na mũndũ agĩthiĩ kwĩrorera terebiceni agĩrĩirwo nĩ gũkorwo arĩte na akenyoga nĩguo makerorera terebeceni kuma thaa ĩmwe nginya thaa igĩrĩ magathiĩ gũkoma. Na thikũ iria matarathiĩ cukuru ta njuma nĩmowĩ marĩkia mawĩra ma o nĩguo ndĩmaheyaga rũtha wa gũthiĩ kwĩrorera terebeceni. Ngacoka rumu ciao cia gũkoma gũtikoragwo terebiceni nĩguo matikerorere mathaa marĩa matagĩrĩrwo nĩgũkorwo makĩrorera.

Kĩama kĩrĩa kĩrathaga rĩera rĩa Kenya gĩtagwo Kenya Meteorological Department, na nĩgĩteithagia mũno tondũ akorwo nĩ arĩmi, nĩmamenyaga rĩrĩa magĩrĩrĩrwo nĩ kũhanda na akorwo nĩ ma gũkorwo na riũa makamenya ni magĩrĩirwo kwĩharĩrĩa gũitĩrĩria irio ciao maĩ. Nĩgĩteithagia mũno kĩama kĩu nĩũndũ wa andũ arĩa matwaraga meri na ndege. Gĩgateithia kũrigĩrĩria mĩtino na ikuũ cia andũ. Nĩ gĩteithagia o na ningĩ nĩũndũ wa kĩera mũndũ rũcio nĩgũgakorwo na rĩera rĩhuana ũna, mũndũ akamenya ũrĩa agekĩra kana nĩ abataire gũkua maburi kana nĩ atĩa.

Gũtwarithia mũithikiri, nĩ kwega tondũ nĩ njĩra ĩmwe ya kũnyihia maguta mwĩrĩ-inĩ. Na mũndũ rĩrĩa acindana na andũ angĩ acinda nĩ aiguaga wega ngoro-inĩ. Na mũndũ agĩtwarithia mũithikiri nĩ agĩrĩirwo akarũmĩrĩra mawatho ma barabara nĩguo kũnyihia mĩtino bara-inĩ. Na kwĩ ũria mũndũ agĩrĩirwo nĩ ekĩre agĩtwarithia mũithikiri, nĩ agĩrĩirwo ekĩre nguo hũthũ na ekĩre ngũbia ya kũrigĩrĩria kĩongo na mawani ma kũrigĩrĩria rũhuho nĩguo one wega, no ona magũrũ nĩ agĩrĩirwo ĩndo cia kũrigĩrĩria maru angĩgũa.

Gĩkundi kĩa andũ ethĩ metĩtwo mathomo na mathomo mau marathomithĩrio handũ nja, no andũ nĩ maikarĩte makuhanĩrĩirie kwoguo arutwo amwe nĩ mekĩrĩte mathiki cia kwĩrigĩrĩria mĩrimũ, na gĩkundi gĩkĩ nĩkĩo gĩa kana gũkorwo magĩthomithio mathomo mau, gĩthomo-inĩ kĩu kworio kĩũria mũndũ agĩrĩirwo nĩ akoya guoko na igũrũ.

Mũtongoria wa kauntĩ itũ ya Mũrang'a etagwo Irũngũ Kang'ata, Mũnini wake etagwo Stephen Mũnania, Mũbunge witũ etagwo Ndĩndĩ Nyoro, Ceneta witũ etagwo Joe Nyotu, mũteteri wa atumia etagwo Betty Maina na mũnene wa wondi itũ etagwo Margaret Wanjikũ.

Ũngĩrũgama handũ igũrũ ũcũthĩrĩrie taũni ya Nyairobi nĩ ũkwona nyũmba ĩrĩa ndaihu mũno nĩyoTimes Tower kana Mũnara wa Mathaa nĩyo ĩkoragwo na abithi cia abithaa amagoti na nĩũgũcoka wone nyũmba ĩrĩa icokete ha ũraihu nĩyo KICC, ĩrĩa ĩkoragwo na abithii cia seneta abũrũri na nĩkuo andũ mangĩenda gũkorwa na magongona kana kwonania taranda ciao makoragwo. Ũgacoka ũkona nyũmba iria ingĩ icokete kwa ũraihu.